Ki anyun ne apwati ndaker anyun mashinishek che echen eng' yu, ko chopet anyun nepo pek anan ko anyun fertilizaek che kindeni pandek anan ko minutik alak tugul.